ore enaikoni peponari eramatare osinkir tenkop ang ,na kenarikino neuduni inkariak ne neyakikishai ajo kiti sii endaa nanya isinkir netii iweujitin neyae isinkir amirie.